Ore eneiko ingera esukul teneor enkata natii olmutandao werishata naisumai wenkata napuo ayengiyengie iseseni enarikino neeta oltung'ani timetable arashu entoki nautaa naa orake peebau esaa naje niyiolou ajo erishata natii omtandao netii erishata naa enebau niyiolou ajo erishata naisumai nitoki sii aayiolou toonkulie rishat aajo aa esaa nairurai Imaniki nai nepik oltungani aa enkalenda enye niset ajo tenebaya saa ong'wan nishir esimu enye Ore piishir esimu enye niyiolou ajo etabawua erishata napuoi airura ningwaa olmutandao nilo airura Nebaiki niset alarm esaa tomon aare tenkakenya ore piishir neyiolou ajo erishata nadumunye aisumisuma kidogo kidogo eton aa tadekenya